tijni nigi kod nengo e alworana nikech niya, mae ne tich mar puonjo nyithindo. Japuonj ema puonjo nyithindo, to sama japuonj puonjo nyithindo, ichule pesa gi sirikal, sirikal nya chule kata pesa mang'eny kata pesa mathis, to jopuonje mapuonjo tichulo pesa mang'eny tinde newach nyithindo tek puonjo. Tijni nigi nengo niwach japuonj sama osemi pesano, pesano onya tiyo go e yawo ohala mora mora, ohala kaka mar yawo kar uso chiemo, onya kata chako tij puodho, opuro to ouso cham moyudo. Mano nyamiye pesa. Kata en be, onya konyrego, onya gedo gi pesano, kata onya terogo nyithindo skul. Emomiyo tijni nigi nengo ahinya e alworana.

Kae aneno nyithi skul ma oruako sweta, aneno ka achiel obet kende kasto ariyo obet kucho ka ging'iyo gik moko kae to aneno ka moro nindo, gimatimore kae en niya nyithindogi puonjre tinde okel gik moko manyien, tinde nyithindo somo e sime, ng'ato nyalo somo e sime kata ka nidala, kata ka ni kumoro amora ok kaka chon mane nyithindo ne biro sikul tipuonjo, tinde gisomo e sime ng'ato nyalo bet dala tosomo e simu, okochuno ni nyaka japuonj opuonje, gik mangeny oselokre ahinya chakre, chakre ne jo oko bi e pinjwa gik mangeny olokore gikelo gik manyien to gigi be konyo ji konyo nyithi joskul konyo jok madongo konyo jo ohala, miyogi tich mayot kata gigi miyo jopuonj tich mayot.

Gimatimre kae en niya, aneno ndara to ndarani, okethre ahinya ,chalni koth nochwe koro ndara okethre, chwodho ng'eny e ndara. Kasto jogweng'ni be ok oloso ndara maber, emomiyo ndara chalo kame. Ndarani, apiko ok nya kata kadho, kata gari, gari ok nya kadho e ndarani niwach kaka entieni. Ndarani ka motoka okadho kae, nya kwamo kata nyagore piny to jok mane mtokano nya hinyore, kata ja apiko ,ja apiko ok nya kadho kae, kata dhano wuon wuon ok nya kadho e ndarani. Ndarani nyaka los maber, dhano kakadho e ndarani, nyaka bedni owuotho gi tiende. Onyono anyona chuodhogo. Ndarani koro nyaka los, mondo ng'ato oyud kaka kadho maber, niwach kokolose to ji ok nyal tiyo kode.

Tijni en tich moro manigi ber mang'eny ahinya newach jok mathis ema tiye, ok jok mang'eny. tijni ng'at matiye nyaka bedni ,ng'atni osomo, osomo tijni maber. Onge'yo chiemo ma onego omi simba. To tijni ,ng'at matiyo tijni ichulo gi sirikal. Sirikal chulogi pesa maber ahinya, kata jok mabiro ng'iyo simba nya chulogi pesa be, to sirikal be chulogi pesa. Koro tijni nigi ber mang'eny ahinya. pesa mochulgino, ginya dhi nyiewogo kata lowo to gigedo, kata ginya chako go ohala manyien, ohala kaka mar uso lewni, yawo duka, yawo kata kuma ji chieme toyudo pesa. Koro tijni nigi ber mang'eny ahinya.

Weche duto man kod nengo kae en ,aneno ka lee nikanyo taneno sing'enge taneno lwet dhano taneno ka lwet dhanono oting'o chupa. Aneno ka dhanoni dwani omi lee no chupa to lee no ok odich kode. Lee en gimoro manya kata kayi manegi, nyachamo dhano, lee chamoga ji, chamo kata diel, dhiang'. Ok en gir tugogo, emomiyo olorne e sing'enge kanyo mondo kik obwog ji newach ok nya weye kamano, mok oketne sing'enge, mano kowe kamano to onya bwogo ji kata onya kayo ji, onya nego ji, onya ketho ne ji gik mang'eny ahinya, koro nyaka kete kama, nyaka ketne sing'enge.

Aneno ka magi jok manie gomo, nyabedo ni gin egomo niwach oneg ng'atgi achiel kata mshahara odeko kata ni jatelo oketho tichgi kata jatelo otimo gimoro marach. Kaeto aneno ni giting'o picha gi sanduk. Chal ni oneg ng'atgi, koro gigomo. Gidwa ni ng'atgi onyisgi momiyo oneg ng'atgi. To tijni entich moro ma en ga tich moro mokber ahinya niwach ji thoga kuom tijni. Inya negi mitho, kata polis nyanegi mitho, kine ndara kanyo, koro ok en ga tich moro maber. To vijende mathiso ema ohero timo tijni, to en tich moro ma, ok en tich maber.

Tijni nigi kod nengo e alworana nikech en niya, mae aneno ka en Shiseso model health centre,e alworana, wan gi osuptal mar sirikal ma ng'at matuwo dhi kanyo to ok chul pesa. Laktar be nikanyo ma miyo ji yath, mathiedho ji, to yath be imiyo ji nono. Sirikal emokelo osuptalno newach nitie jok mok nyal, sama gituwo, gionge kata pesa ma gidhigo osuptal. koro nyaka ne los osuptal mar sirikal ma ka ng'ato tuwo to dhi adhiya, koro tijni nigi nengo e alworana niwach laktar ma thiedho jogo koro ichulogi gi sirikal to sirikal kochulogi, sirikal chulogi pesa maber ahinya, ma ginya yawogo ohala manyien, kata ginya nyiewogo lowo to gigedogo. Emomiyo tijni nigi nengo e alworana.

Gimabiro e pacha kaneno osuptal mar dispensari, en niya, dispensari en osuptal mar sirikal ma ng'at matuwo kata ng'at matuwo moknyal dhi kae to ok chul pesa. Ithiedhe nono, dispensari en osuptal mithiedho ji nono, timiyo be ji yath nono. Sirikal em anokelo osuptalgi niwach nitie jok moko matuwo to ok nyal, gionge pesa ma gidhi go osuptal koro nyaka ne kel dispensari, ng'ata ng'ata nyalo dhi osuptal ka onge pesa timiye yath. En osuptal maber ahinya niwach gikonyo ,gikonyo ahinya . Osuptal gi oomo lokruok mang'eny. Tinde jok mang'eny ok tho, ok tho niwach tuwo mathiso thisogi. Ng'ato ka tuwo dhi e dispensari, ithiedhe, imiye yath nono.

Gimatimre kae, aneno ka miyo ma pek ochung'e dhot to orwako abwog rombe, to babani be orwako abwog rombe. Chalni babani en laktar, obiro ng'iyo mamani kaka dhi mamani pek, to jok mapek nyaka ng'i maber ahinya niwach ginya bedo ni gihinyre to gikia. Koro kong'igi maber, to nyathi manitie e igi be dhi bedo maber. To miyo mapekni ,aneno ka ool ahinya, chalni laktar nyise gimoro, oseol ahinya, to koro laktarni nobiro ng'iyo kaka odhi kaka nyathi ntie,e iye.

Aneno ka nyithindogi somo, tinde okel gik manyien ahinya omiyo tinde somo yot, ng'ato nya somo kanidala, ng'ato nya somo kanie skul, to tijni ,gigi omiyo japuonj tije obed mayot ahinya, ok ochuno ni nyaka obi klas, tek ni nyathi nigi simu en onya somo e simu, to ka penj obiro, to okadho akadha, koro tij japuonj en tich moro mayot tinde. To nyithindo be kasomo e sim, simu okelo gik mang'eny ahinya, nyithindo matinde theko, okethore niwach mana simu. simu oketho gik mang'eny. Inyayudo kata ni nyathi mathis nigi simu, to simu oting'o gik mang'eny, koro gik monego e simo moko richo.

Tijni en tich mar laktar, aneno ka laktar pimo mamami nya bedo ni opime two mo ma manitie dende, to tijni en tich moro maber ahinya en gi nengo, ne wach de onge laktar de onge laktar de jok mang'eny tho , laktar emakonyo ji, sama ituo ene ma ong'eyo yath ma onego e imwony enemong'eyo tuo ma tuoyi koro ene ma onya konyi , nyasaye emachango ji to laktar thietho ji , koro de onge laktar de jomang'eny tho athoa, dewakia kata twoche, to koro nitie lakteche makonyoji, nitie laktache mopogore opogore nitie laktar mar lak, mar wang', mar thietho nyithindo laktar mathietho nyithindo koro lakteche ng'eny to gipogore

Tijni en tich mar jopuonje, tinde jopuonje nigi tich mayot ahinya niwach okel gik manyien ,nyithindo nya somo e simo, kata ka japuonj ok opuonjo to nyathi nyasomo e simu, to penj kobiro tokadho, omiyo tijgi koro yot. To aneno kae ka nyithindogi somo e simo, japuonj chalni nie mbele klas nyisogi gik monego gitim. To japuonj en ng'at moro ma nyaka bed, ong'eyo loso gi nyithindo kata osomo tijeno maber. Ng'at mok osomo tich mar japuonj ok nyabedo japuonj niwach nyithindo dwa jok moko ma ong'eyo wuoyo kodgi. Wuoyo kodgi mos, to japuonj en ng'at mosomo tijno, kaka onego obed ni owuoyo gi nyithindo, ok ni ogone gi koko, nyithindo dwa jok ma wuoyo mos.

Gini en gima nyithindo tiyogo somo , omiyo somo obet mayot ahinya, to omiyo kendo jopuonje tijgi obet mayot ahinya nikech ni ya, nyathi nya somo gigini kata ka en dala kata sama japuonj onge koro miyo tich bet mayot, kasto be miyogi gi ng'e gik mang'eny ma japuonj kia ,japuonj bende romo gi gik ma okia kanyo to opunjo nyithindo, omiyo gini okelo lokruok mang'eny ahinya. Tinde ok en kaka chon mane nyithindo somo gi somo ma ong'e simu, tinde piny olokore nyithindo nyaka som gi simu kaging'iyogo gik manyien, piny olokore ahinya, nyithindo somo gi simu nyithindo so gik mangeny ahinya mopoogore opogore.

Aneno nyithi skul to aneno ka mae laktar, chalni obiro chanjo nyithi skul, chanjo en gimoro ma nyaka omi nyathi mondo ngimane obed maber ma kokomiye to nyathi nyalo bet gi ng'ol bang'e, kata nyathi nyalo tho bang'e, to tijni en tich mar laktar, tich mar laktar nigi ber mang'eny ahinya, mokuongo berne en ni ya laktar kosechul pesa, laktar ichulo pesa mang'eny ahinya gi sirikal gin jok ma ichulo gi sirikal, pesa mochulego onya yawogo ohala, ohala mar duka kata mar uso chiemo majichamo kata pesano be onyalo gedogo onyalo chulone nyithinde pes skul pesa michule gi sirikal koro tich ma laktar nigi ber mang'eny ahinya. Kasto to be laktar konyo jokmatuo samagutuo ma de ong'e laktar tinde ji mang'eny tho.

Gimatimre kae aneno ka miyo gi babani obet ,chalni miyoni wang'e lit to koro ithiedhe. Kamae e kaka jok machon ne ithiedho gi yedhe machon. Chalni wang'e rame, koro olosne yath koro iketone e wang'e, tinde piny matinde, ka ng'ato tuwo, wang'e ramo, itere osuptal, to koyude gi tuwo wang' inya miye yath mar wang' kata inya miye angolo mar rwako, ok kaka chon ma aneno ka jogi tiyo gi yadh nyaluo, tinde kata onge jok matiyo gi yadh nyaluo. Gitiyo mana gi yedhe ma sani ma jopinje maoko nokelo ku. To yedhe nyaluo king'iyo gi yedhe masani, yedhe nyaluo e yedhe maber. Yedhe ma sani ok kony kata ji, jok moko kagisetiyo gi yadhno, ok giwinj maber to gisetiyo gi yath, to nyaluo ka ng'ato nosetiyogo, to odhi winjo maber.

Kaneno gini, aneno ka kae ondik Kajiado North Subcounty Headquarters, Kae nya bedo niya, en kuma jotelo romo sama gibiro wacho gik mathago Kajiado North Subcounty. Koro jotelo romoga kae to giwacho gik ma thago gwenggino, to aneno ka ji adek ochung' kae, magi nyabedo jotelo manobiro kata e chokruok . Gibiro e chokruok mondo ging'e gik monego gitim e gweng' kata gik mathago jo gweng' ,kaka onego obedni girito gweng' ,kaka onego obedni jogweng' bet. Koro kae ema girome mondo ging'e.

aneno ka nyithindo ogoyo picha godiero. Gimabiro e pacha kaneno kamae, en niya, odiero osekelo lokruok mang'eny e pinywa kae, koro aneno ka chalni okelo ne nyithindogi buge kata gik michamo. odiero gin jok moko ma ohero pinywa, to be gihero nyithindo ahinya. Chal ni odieroni nobiro neno nyithindogi to okelonegi gik moko. Aneno ka mochung' mbele go.oting'o gik machalo buk, odieroni anene konyiero. Omor ahinya, nyithindogi be nigi mor ahinya, chal ni odiero omiyogi gikmoko. Odiero gin jok maber ahinya makelo lokruok ,en mana ni, ji ok oherogi niwach timbegi but gin jok moko mabeyo makelo lokruok e pinywa. Gin ema gikelo gik mang'eny bochopo e pinywa ku.

aneno ka magi gin jotelo madongo ahinya, gichokre kamae mondo ging'e gik machando jopiny, kata ging'e kaka ginya konyo jopiny, ging'e gik monego obedni gitimo ne jopiny, mondo okony gi. Taneno ka moko moro be ntie morwako luzari, chalni jolemo be nikae niwach ok dang' gibi i chokruok maonge jolemo. Koro chal ni jalemono obiro mondo olemnegi be kapod gichako chokruokno. Chokruokni ber nikech konyogi mondo ging'e gik mathago jopiny, gi gik ma onego otimne jopiny mondo okonygi. Dok gibi e chokruok, ok ginya ng'eyo gik mathago jopiny. Nyaka gibi chokruok e kang'ato ka ng'ato ogol ,owach gima oparo

Gimatimre kae en niya aneno ka nitie miyo gi nyako manyiero, nyakoni nyiero niwach chal niya, miyoni kata baba mochung' kanyo owacho gimomore. Chal ni kae en otel, otel miuso kata chiemo kata otel ma ji ninde kata kuma ji nyiewe gik moko. To chalni nyakoni en emochung' kuma dhot, kuma ji donjeno, en emikwongo iromo kode. To tich motiyono nyaka bedni osomo niwach ng'at mokosomo tijni ok dang' ti tijni. Ng'ama tiyo tijni nyaka bedni ong'eyo loso gi ji maber, ng'ama kia loso gi ji ok nya tiyo tijni niwach oboloso gi ji marach to ji ok bodwaro ni obiye otelni.

Gimatimre kae aneno ka nyirigi obiro tuomo pi e kulo, to kuloni chalo ni en kulo ma okuny, ok ni okunyore kende ama oyude. Okunye makoro sama koth chwe, to pi donjo iye kanyo kata ka pi nya betni ya gipiny koro konyo jogweng' e lwoko sende, lwokogo, konyogi e tich mang'eny. To pigni, ok gimodhi. Ka gimodho, ginya bet matuwo, to jok moko inya yudoni gimodho pigni nikech gionge gima degitim, pigni ema gimodho amodha, tobe gingima, onge gimatimre negi, gingima, Nyasaye ritogi. Koro pi en gimoro ma ochuno e ngima ng'ato, konyoji, pi en gimoro amora.

Tijni en tich mar japuonj, japuonj nyaka bedni en ng'at moro mosomo tije, japuonj mok osomo tich ok nya puonjo nyithindo. Nyaka bedni japuonjni osomo tich, ong'eyo kaka onego obedni ipuonjo nyithindo ndiko, somo, emomiyo japuonj en ng'at moro moluor ahinya. To kae, aneno ka nyithindogi somo e simu. Tinde piny olokore, nyithindo nyasomo e simu ka gin dala kata ka gin e skul, moloyo kaka chon, nyithindo ne somo asoma, jopuonje ne ok jochon nipuonjogi kwerewa, gik monego obedni gitimo, gik maricho, gik mabeyo, tinde tipuonjowa gi jopuonje, kwerewa ok puonjwa kata. Gin mana jopuonje, gi simu be puonjowa.

Gimatimre kae, aneno ka odierogi buko rangi e kor ot. Nyabedo ni rangi manobuk mokwongo oti, kata rangi manobuk mokwongo okethore. To tijni en tich moro maber ahinya, to en gi nengo niwach kisetieko buko rangi to ichuli pesa. pesa mochulino, inya nyiewogo rangi moro, ibukgo kumoro, ibukgo kata odi, to tijni be, en tich moro maber niwach samosebuk rangino, to kumobuk rangino, dhi bet maber, dhi neno maber koro, ok dhi neno kaka mokwongo, mane kaka obuk rangi, odhi bedo moro maber ahinya.

Gimabiro e pacha kaneno tijni, tijni en mar laktar. Laktar en ng'ama long'o ahinya e alworawa. Laktar konyoji jok matuwo, sama nga'to tuwo nyaka odhine laktar mondo laktar ong'i ni en gi tuwo mane, kata ni ang'a time, to yath mane ma kotiyogo to nya kueyo rem. Nitie lakteche mopogore, nitie laktar mathiedho lak, laktar mathiedho wich bar, tuoche mathiso thisogo, to nitie laktar mathiedho wang' nitie laktar mar nyithindo, to nitie laktar be mar dhiang'. Koro laktar en ng'at moro malong'o niwach gin ema ging'eyo tuoche mang'ato tuwo, tuwore ma deonge laktar, dekoro ok wang'eyo tuoche kata ok wang'eyo yath. De pod ji tiyogi yedhe machon, tinde ji ok ti gi yedhe machon. Tinde ji tiyo gi yedhe modonjo makonyo ji.